Ngari irĩa ciĩ na birinji kana na gĩthũngũ ciĩtagwo refrigerated vehicles kana climate controlled vehicles ici ngari cikoragwo cithondeketwo ũguo nĩ ũndũ wa kũnyihia ũrugarĩ, na gũtũma mahũa matigathũke, mangĩaga gũĩkĩrwo birinji rugarĩ no wĩingĩre na ũthũkie mahũa.

Njĩra ĩrĩa ingĩhũthĩra gũtwara indo thoko kuuma mũciĩ, nĩ ngari, nĩ tondũ, indo ciakwa nĩ cigũkinya thoko na ihenya, na ningĩ, indo ciakwa nĩ cigũkorwo ciikarĩte wega ngari-inĩ, citikũgũa, na citingĩũra tũgĩthiĩ thoko. Ningĩ ndakinya kũu thoko-inĩ, nĩ nguona handu ingĩiga ngari yakwa nyenderie indo ciakwa cirĩ kũu thĩiniĩ, kũguo ndikũgĩa na wĩra mũingĩ wa kũruta indo ngĩcigaga nja, kana kũruta nja gũcokia ngari-inĩ ngĩinũka.

Mathĩna marĩa marũmanagĩrĩra na gũkuua irio na ndege nĩ, wa mbere, irio gũkuithia na ndege nĩ kwa, nĩ goro mũno, ũgakora mũndũ ũrĩa ũratwara irio na ndege nĩaratũmĩra mbeca nyingĩ mũno, wa kerĩ, irio nyingĩ nĩ ithũkaga na ihenya mũno, ũgakora indo nĩ ithũkire na mũthenya ũmwe, kana mathaa maigana ũna, wa gatatũ, ndege no yage gũthiĩ mũthenya ũrĩa mũndũ ũrĩa ũra ũroya indo icio arerĩgĩrĩra, ũgakora irio nĩithũkĩire ndege-inĩ.

Nĩngũbatara kuona kandi yaku, na kĩrĩa wagũra, nĩguo tũrore thogora wa indo iria wagũra nĩ ciratwarana na mbeca iria ciarutithio. Wakorwo hena mahĩtia nĩtũgũcenjia mahĩtia mau na tũgũcokerie mbeca ciaku. Wakorwo hatirĩ mahĩtia, nĩtũkwenda ũrore mwena waku wone kana mbeca iria ciuma hau-rĩ, nicio ũrauga ciuma ho.

Irio ciakwa cia ndengũ iria nyũmithagia nĩ ta, ndengũ kamande, mboco na thoroko. Ndĩciũmithagia nĩ guo ndĩciige nĩ ũndũ wa rĩrĩ, waaga gũciũmithia, wĩigũ ũcio nĩ ũgũtũma cigume, kana wĩigũ ũcio ciaingĩria thĩiniĩ wacio rĩ, nĩ ũtũmaga cikũre, na ciakũra kana cigĩe wĩigũ ũcio rĩ, ngĩruga citikoragwo ciĩ njega kwĩ mwĩrĩ, rĩu nĩkĩo nyendaga ciũme, nĩ guo cihote kũiga nĩ guo ngarĩa mũthenya ũngĩ.

Thitoo ya mbembe ĩbatiĩ gũkorwo ĩ igũrũ, yakĩirwo handũ igũrũ, nĩguo mbembe citikarĩo nĩ mbĩa, wa kerĩ, thitoo ĩbatiĩ gũkorwo ĩ handũ igũrũ nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria wĩigũ, thitoo ya mbembe ĩbatiĩ gũkorwo yũmĩte o mũthenya o mũthenya ĩ nyũmũ. Wa gatatũ nĩ atĩ, thitoo ya mbembe ĩbatiĩ gũkorwo ĩhũrĩtwo ndawa, kana ĩkĩrĩtwo ndawa, nĩ ũndũ wa mbĩa, kana kũgirĩrĩria mbũca citikaingĩre mbembe, citigathece mbembe ciaku.

Indo ta nyanya na matumbĩ nĩ ikoragwo, cia hihinywo hanini, nĩ igũthũka, na matumbĩ matũrĩke. Rĩu rĩrĩa ũracitwara kuuma handũ hamwe nginya handũ hangĩ rĩ, ũbatiĩ gũciĩkĩra handũ hanini, ta ithandũkũ-inĩ rĩnini, ciiganĩrĩirwo hamwe, ningĩ, ndũgaciiganĩrĩre na indo irĩa ingĩ, ta ningĩ ũkue matumbĩ, na nyanya, waru, itũngũrũ, hamwe, aca matumbĩ kando na nyanya kando alafu ndũgatware indo ciaku kuuma, matũmbĩ maku kana nyanya ciaku ũkuĩirwo nĩ nduthi, kana ngaari ya bunda, no ũtware na ngari ĩrĩa ĩrathiĩ kahora ĩtekũrũgarũga kana gũikaikio na igũrũ. Ũguo nĩ guo ũngĩtwara indo ciaku ta matumbĩ na nyanya citigathũke kana gũkũrehera hathara.

Apps cia thimũ na mĩtambo ya intaneti irutaga wĩra wa kũnyitithania arĩmi na arĩa marutaga wĩra wa gũkuua indo na atĩ rĩrĩ; mũndũ ũrĩa ũrendia indo rĩ, egũciĩkĩra mĩtambo-inĩ ya intaneti, na andĩke harĩa indo cibatiĩ kwoywo kana harĩa abatiĩ gũtũma, nĩguo mũndũ ũrĩa ũracikua amenye nĩ ha ekũoya rĩrĩa aragũra.

Ingĩmenya ngĩrĩha atĩ ndarĩha maita merĩ-rĩ, ingĩka atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio aranyenderia-rĩ, ndĩ mwĩre ndarĩha maita merĩ nĩ guo anjokerie ya kĩndũ kĩmwe tondũ ndĩkĩkĩrĩha maita merĩ, kana njoe mecinji ĩo ndĩmĩtũmĩre andũ a Safaricom nĩguo manjokerie mbeca ciakwa kuma kũrĩa ndatũma.

Arĩmi mangĩhota kũnyihia ngarama ya ũkuui thutha wa kũgetha na atĩ, indo cia getherwo mũgũnda-inĩ rĩ, wakorwo nĩ mbembe cibatiĩ kũrutwo mabebe-inĩ, na cigathandũrwo, nĩguo ciĩkĩrwo makũnia-inĩ cikorwo cirĩ nini na raithi gũkuua. Ningĩ wa kerĩ nĩ atĩ, wakorwo nĩ mbembe cira cira, o korwo nĩ mbembe cira kuuwo kuuma mũgũnda, nawe wĩ mũrĩmi wa kahinda kanene, ũbatiĩ gũetha mũndũ ũmwe wa gũkũkuuwagĩra indo nĩkĩo agakũrĩhia wega.

Njĩra irĩa ĩtũmĩkaga gūĩkĩra indo cia ũrĩmi makũnia-inĩ nĩgetha ikuo nĩ: wa mbere mūndū no ekĩre indo na moko, ũkainamĩrĩra ũgekĩra wakorwo nĩ mbembe makūnia-inĩ; wa kerĩ no ũtũmĩre bucket, ũgataha na bucket, ũgĩitagĩrĩra ikũnia-inĩ; wa gatatũ nĩ kũrĩa arĩa mena mbeca no matumĩre macini gũĩkĩra indo kuuma kũndũ kũngĩ ginya ikũnia-inĩ nĩguo ikuo.

Tondũ nĩ ũgũkorwo wĩ na akaunti yaku ya eCitizen, no wĩingĩre kwĩ akaunti yaku ya eCitizen, ũrumĩrĩre wone harĩa ĩkinyĩte, na rĩrĩa ĩgũkorwo ĩkinyĩte kuoywo. Ningĩ no ũtũme ndũmĩrĩri ya thimũ kũrĩ, igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ, ũmatũmĩre ndũmĩrĩri kũmoria kũrĩa ĩkinyĩte na rĩrĩa ĩkoywo.

Njĩtagwo Hannah, na nĩniĩ ndĩretĩtie mĩrigo na kambuni ĩyo yanyu, na ngũtanyaga ũmũthĩ nĩrĩo mũkũndehera, kũrĩa ndutagĩra wĩra, ngoragwo Nyĩrĩ, handũ hetagwo Kandara, wakinya Nyĩrĩ ũmanĩte na Nairobi, ũgũkinya, harĩa ũgĩthiĩ Nyeri Polytechnic, ũkũingĩra na barabara ĩyo, ũcoke wambate to ũrathiĩ handũ hetagwo ciara-inĩ, nĩũkuona Kandara, ndutaga wĩra kambuni-inĩ ya intaneti, mũrĩrĩrie Hannah nĩ mũkũngora.

Njĩra ĩrĩa ĩhũthĩkaga mũno kũiga indo cia ũrĩmi nĩ ikũmbĩ, na thitoo, iria cikoretwo ciakĩtwo handũ mwanya, nĩũndũ wa kũiga indo icio rĩrĩa mwagetha, na rĩrĩa mwarĩkia kwendia, mwatigia cia kũrĩa mũciĩ.

Maũndũ mega ma mwendia wa maembe nĩ atĩ, mwendia wa maembe nĩ ekũhota gũgũcagũrĩra maembe marĩa mathaka, meru na manene agwĩkĩrĩre handũ no ũkue wagũra. Ningĩ, ũngĩenda kũrĩa iembe hau rĩ, mwendia wa maembe nĩ egũgũthambĩria rĩembe rĩu na agwacũhĩrie wega ũrĩe wĩ hau. Ĩĩ nĩ njĩtĩkĩtie atĩ mbiacara nyinyi no ciĩke wega, nĩ tondũ ona andũ aya makoragwo me mbiacara-inĩ ici nene magũraga o ha mũrĩmi ũyũ mũnini.